Atumia aritũ nĩmacokete gũtuĩka a kũgĩagĩra ciana mathibiraĩ-inĩ, ũkĩringithania na hau mbere harĩa magĩagĩra ciana mũciĩ, na kũgĩra mwana mũciĩ yarĩ njĩra ĩmwe ya gũtũma mwana kana nyina akorwo ee hatĩka-inĩ mũno, tondũ ndarĩ na ũtangĩri wa madagĩtarĩ no o ũrĩa mahinda mathiĩte magĩcenjagia, rĩu atumia aritũ o rĩrĩa moha nda nĩguo mambagĩrĩria thabarĩ ciao cia gũthĩ mathibitarĩ magacekwo, mũtumia agacekwo, mwana agacekwo, angĩkorwo ena thĩ-ĩna ũkoneka tene kioguo ũndũ ũyũ nĩũgirĩrĩirie ikuũ nyingĩ cia atumia, cia atumia aritũ ona twana twao tondũ me thibitarĩ nĩmaratangĩrwo na njĩra ya naihenya ona makarorwo wega ona makaheo nginya dawa.